Aya nĩ arutwo marĩ kĩrathi marabundithio nĩ mwarimũ wao, gũtũmĩra mĩtambo ya kĩrĩu ya ũkinyanĩria na o mũndũ ekĩrĩte karembeko gake kanua na maniũrũ.

Aya nĩ arutwo a cukuru mathĩite macindano ma nyĩmbo, na nĩ kũroneka kũrĩ na cukuru mĩthemba ngũrani, na anake aya maroneka mekĩrĩte matonyo ma kĩundũire rĩrĩa maraina.